Kaeki ka wang'yo maber, waneno ka ma eki en chiemo mar rech. En rech mar ngege kendo ochiele maber, kendo opichni maber. Koro mondo mi ilos chiemoni eki, gik ma idwarori godo nyaka idhi e chiro kata e dho nam, to inyieu rech mar ngege achiel ma dende ng'eny. Inyalo tiyo gi mia ariyo kanyo kinyieo ngege, tinyieo viungo bende maber mag tedo, inyieo mo, inyie nyanya, kitungu gi dania, dania mago gik ma miye ladha mondo sama ichame to iwinjo mitne. Koro sama isedhi to iwang'o rechni endi gi mo ma dende otuo maber, to itede koro wet fry kaka waneno ka kotede wet fry. Ikao kitungu tikete mo kosechwakore maber, kendo ikao nyanya bi ng'ado ewiye, tichwako mo gi nyanya maber maber ma rudre maber, kosechwakore to dania ni eki mane inyieo ni be iketo kanyo mondo ochiny gi nyanji no gi mo gi nyanya, mondo o chiemo owuog mochiny maber. Bas tikao rechtikete e ie kanyo tinyalo medo mana pi matin mondo owuog wet fry, nike nikech kaka waneno chiemo ni eki en wet fry mar ngegr molos mamit. Koro mondo mi ilos chiemoni e kamano ekaka inyalo timo mondo chiembi owuog machal gi moketnwa kae ni eki.

Chiemo ma waneno kae ni eki en sambusa, koro kaka iloso sambusa, daher mar kono u kaka iloso sambusa nikech an gi lony motegno ahinya e loso sambusa. Koro sama ida loso sambusa to ikao mok ngano, tiloso godo gik machalo chapat moko ma lidi lidi ahinya. Baso ma kiseloso, tibane mondo mi obed triangle obed e shape mar triangle ma aneno kaka owuok kae ni eki. Kisebane to yudo ka seche go eko be nisechwako olachi moro kata mchele moro mida ni mondo mi ilos godo sambusa ni eki. Kisechwako olayo mochiek ma koro ochiek ma onge pi tikao olayo ni eko gi kijiko tinyume ei moki mar ngano mane iloso ni eki gi shape mar triangle ni eki. Kisenyumo kanyo to ikete e mo mo man e mach to ochwakre maber mochiny. Kosechiny, to gima idhi bedo ka iloso kanyo no en gima jama ni eki oting'o kae ni kendo en sambusa kendo en sambusa mamit ahinya. Koro mondo mi ilos sambusa mago e steps minyalo luo mondo mi ine ni gima iloso chal gi gima ng'ani oting'o kae ni eki miluongo ni sambusa.

Puonj sani kaka wanene , puonj ose dongore kendo opogore gi kaka ne ipuonjo chon. Nikech tinde kipuonjo ji nitie curriculam moro mowuok ni CBC kendo opogore gi mane watimo chon mar 844 nikech nyithindwa masani gik mipuonjogi, ipuonjogi kendo ipuonjogi gik ma mondo giket etim., ok puonji apuonja theory bas giwe maok giketo etim. Koro kata kidwa puonj gi gweno nyaka konigi ni mondo gidhi gigam gweno e dala, mondo gibigo mondo puonjgi kaka itedo gwenono. To mae ti miyo gi mondo gibed jok ma focused maber mondo migiher sikul nikech sama gitedo gweno chande to inyalo chamo gwenoni koro chieng' machielo ka itedo chapat, to iipuonjogi tedo chapat to kendo gitime. Koro mae osemiyo nyithi sikul mang'eny gihero sikul gi chunygi te kopogore gi ndalo machon mane ipuonjo apuonja ji to ok ket etim. Nikech kata sanie gik mang'eny ahinya negitimo e ginene e laptop, inyalo yudo ka gitimo e laptop kata e simu. Ma eki be jiwogi mondo mi gidhi e sime nikech gipuonjore mang#eny ei laptop kata e simego.

Ka wang'iyo ka malong'o, waneno ka kit chiemo mopogore opogore nikech kae ka wang'iyo waneno ring'o moro, en mar nyama choma mowang' to okan mang'eny. Basto bathe kanyo be wan gi alot skuma, basto bathe kucha chande be en kitungu moko gi nyanya mong'adi to okik gi hoho. Koro ring'o ni eki kidwani mondo mi rite maber mondo kik okethre, en gima inyalo kata kano kata bang' ndalo mang'eny ahinya ma ok okethore kaluowore gi kaka irite. Koro gima inyalo rite go sama isethole e jiko chande maber, tikane kumoro ma open maber ma gik moko ok chope, inyalo kata ng'awe e tol ka nyalo bedo maber. Basto i make sure ni pile pile kichieo gokinyi sa gokinyi inyalo mure e mach, godiochieng' bende ichako imure, godhiambo be ichako imure, to mana kamano kamano kamano pile pile, mondo mi inyalo kane koro ndalo mang'eny mok okethore mana ka imure pile pile.

Maeki en chiemo moro mamit kendo kae ka wang'iyo en chiemb jo wasunge miluongo ni indomi. To kaka wang'iye en chiemo mamit ahinya kendo ng'ato ang'ata diher mondo mi ochame. Koro mondo mi icham chiemoni eki, ikao chiemoni eki to itoke e san, itoko mana chiemo moromi mineno ni ma to inyalo tieko. Kisetoko chiemoni e san to ibedo gi kijikoni moro, koro gima itimo ikawe mana gi kijiko gipala moro. Koro kikawe gi kijiko kama to ing'ado gi pala mondo mi kik nikech ochalo tonde tondo koro mondo mi moko kik dong' moko be kik luar koro kiseng'ado chok gi kijikomkama ting'ado gi pala tiketo edhogi kendo ichamo achama kamano , ichamo achama kamano ma ang' iyieng', mana gi kijiko gi pala to ichiemo achiema ma indomi gi pala ichiemo achiema maber miyieng' koro kamano ekaka inyalo cham chiemo aina gieki ka osechiele maber kama a.

Mayieki en tich maber ahinya, kendo en tich mar pidho jamni eki chiaye. Mayieki en dhiang' mar gredi, koro e gweng'wa kayieki to sani thothne gima ji timo, ji puro nikech pur nigi pesa. Koro gweng'wa kaa, jopur thothgi, gikawo dhoge gi tok giwegi mondomi gidhi gikwa kaka chon. Gigero negi ot moro ei dala, to kanyo ema gibede, to ing'ado negi chiemo oko, tikelonegi kendo gichiemo kanyo maber. Nikech koro ka gidhi gikwayo, ginyalo hinyore, ginyalo chamo chiemo moko marach manyalo miyogi chandruok moko mang'eny e dendgi. Koro kaigi koseketgi, to kae imiyogi pi, timiyogi chiemo, kendo iluoko dendgi maber. Samoro ma gituo to daktari biro mana kaa, daktari yudo gi to kendo daktari chuo gi yath, ma gero dendgi maber. Koro tijgieki to jogweng'wa ohere ahinya kendo maa koriti dhok kama, to ginyuol ahinya. Kendo medo japur dongruok gi pesa mang'eny, mondo mi omed ober godo ngima ne ma pile ka pile. Koro tijnieki en tich maber ahinya giminyalo timo, inyalo mana pidho ne chiachi nieki ipidho ne ogada oko e puothi. Koro sama idwani mondo ochiem, ing'ado ne ogada, tikelo ne, tochiemo maber. Basto pi bituomone maler, tikelone tomodho. To dhiangi donga donga maber, kendo ibedo gi chiaye mang'eny.

Chon kane mbui pok obiro ji ne somo kendo ji ne somo maber ahinya, lakini somo mar mbui kaka ne biro ne oloko kit somo mang'eny kaka sani ji somo. Nikeh somo mar mbui en gi berne gi richone mang'eny. Somo mar mbui nyalo miyo kisomo to iyudo kikoni nang'o dhi kata e yutube to kineno kaka japuonj moro puonjo kanyo kendo kidhi e yutube to ineno puonjno, to idhi iyudo ni iwinjo puonjno maber kendo iwinjo subject maber. lakini somo mar mbui ni eki be nigi richone moko nikech nyaka mondo mi idhi e mbui nyaka inyiew data to mondo mi inyiiew data nyaka ibed gi pesa koro mondo mi dhi idhi e mbui ka data nyalo miyo ibed gi stress mang'eny mar mondo mi inyiew data to mbui kae be weche nitiere maricho. Inyalo yudo ni nyathi somo e mbui kae en odhi kuonde ma oneno gik moko maricho ma ok winjore one. Koro mano e rach mbui kopogore gi chon kane mbui pok ne obiro, simu ne ber kendo ji ne tiyo gi buge mane inyiewo to ji somo kendo ji ne kalo ahinya kendo gini mbui masani eki oseduoko performance mag nyithindwa chien nikech mbui ok giti godo e yo eyo ma dwarre kaka owinjore bed ni gitiyomkode kar mondo mi gisom go gin gidonjo kanyoo kendo gitimo gik moko maok winjore ma mae duoko performance gi e klas chien kendo riekogi be ok dongre ahinya kopogore gichon.

Kawang'iyo ka malong'o, waneno ka mayeki en fruit moro ma iluongo ni rabolo. Kendo en rabolo mosechiek motegno maber. Rabolo ni eki, okonyo okonyowa e e weche mang'eny e ngima mapile kapile nikech rabolo, inyalo tede, manumu kake ma numu ni, kinyalo tede, tichame, kendo kitede kamano, tomiyi protein. To e kende kendo inyalo weyo mondo raboti ni eki, ochiegi. Kosechiek maber molokore ratong' , tichame. Mano nyalo bedoni vitamin kendo mago viungo mang'eny madwarore e dendi, mondo mi idongi ka in ng'ama ngimane ber ahinya. To rabolo ni eki, be okonyo ng'at mopure. Ng'at mopure, nyalo kawe kake onene kaeni eki, kodhi godo e puodho, tonyalo use e bei maber ahinya. To ma a bero ngima japurno kendo japurno, nyalo kaw pesano, totimo godo dwache mang'eny. Kanipidho rabolo gi mang'eny tiuso gi, inyalo kaw tidhi ipuonjo go nyithindi, kati inyalo nyiew godo chiemo, kata inyalo nyiewne godo nyithindi lewni. Koro rabolo, pith ne gi gi gik momiyowa kochame, osebedo ka konyo jii mang'eny ahinya e gweng'wa ka a. Emomiyo daher kata mar kono jii nang'o, opidh rabolo, mondo mi okony gi e shitegi mopogore opogore. Inyalo chame, kati inyalo dhi use mondo mi iyud pesa

Tije duto mag sirikal itimo negi chudo kumoro achiel mondo omi okony ogeng' shite mang'eny ahinya. Nikech kotim negi chudo kumoro achiel, gimomiyo itimo kama a en mondo omi ogeng' masira mag mibadhi manyalo wuok koponi chudo gieki itimo kwondoe mopogore opogore. Koro kochud kumoro achiel, jitee chudo kumoro achiel kendo mibadhi moko mang'eny pogore. Kendo kochud kumoro achiel, mayeki bedo gima jitee ong'eyo ma ng'ato pesa ne ok lal ni omiyo ng'at machielo to kare ne ok owinjore omi ng'ano. Koro chudo tee mag sirikal, bedo kumoro achiel mondo oduok okenge mondo oduok chien okengego mag mibadhi nikech jii ochudo mopogore opogore, mibadhi nyalo wuok kendo jok mokowinjore, pesa nyalo donjo e badgi to gin gitiyo godo e dwachgi

Ka ineno tijni eki maber, gima nyaka bi e pachi en ngima mor maber mar japur ma pitho. Kendo maa, en tich maber ahinya nikech ka inone, oneno ka japurni eki opidho diel. Kendo diel be dende ber, to dielnieki be olosne mana kumoro ei dala ka a ma ochieme. Koro samineno tijnieki, nyaka pachi bi ni ma a en tich makonyo ogandawa kendo ngima gi be bedo maber nikech kiputo to pesa miyudo kanyo inyalo timo godo dwachi mang'eny. Inyalo puonjo godo nyithindo, inyalo kata mana nyiewo godo lepi, kata chiemo, kata inyalo bero godo ngimani. Koro, jopur owinjore bedni gitimo tij mag pidho chiaye, kendo ginyalo mana pidho cham. Be eka giritogi maber kama, mondo mi giber godo ngima gi.

Tijni eki kwarange maber, en tich madwaro ng'eyo mopogore opogore gi experience. Nikech ma a en tich mar pidho flower. En tich madwaro somo maber nyaki idhie misom tich mar pidho flower. Maeki en tich madwaro ler ahinya, kendo tools bodwaro mang'eny mopogore opogore. Koro mondo omi itim tijni eki, nyaki ibed abeda ng'at moro mosomo malong'o, moikore nang'o odadhi pidho flower nikech tijni eki nigi pesa. Ka ous flower gi eki e pinje ma oko, nyalo keloni pesa ahinya. Koro, nyaki ibed nang'o, in gi kuminyalo yude, gik mipidhe flower gi eki machalo kake tins gi eki mondo mi itigo kaka i iyudo flower gi, kothgi, be nyaki imany, kendo nyaki imany kaki iumo gi mondo mi chieng', kik gogi. Mayeki dwaro gik mopogore opogore machuni ni nyaki ibed godo. experience, gi tools e gik madwarore ahinya malong'o ka a mondo mi itim tijni eki mibed successful miyud pesani, kinyalo, terogi e piny maoko kata e piny wasunge

Kayeki kwang'iye maber, waneno mine moko ariyo. Kendo gi gima mine gieki timo, en gima ayanga ahinya. Min gieki gikayo, kendo gikayo chamgi mane gipidho. Mayeki chalo nduma, kendo mine gieki bang' ka gisepitho, magisedoyo nduma gi, kawuono gibiro mar mondo mi, gikaa nduma kendo gikunyo bugo, mondo mi igol nduma nikech nduma e oholo gi e tiende piny kucho chande. Koro gima mine gieki timo, en ni gikunyo nduma, mondo mi, gi yud fruit mar nduma no mapiny kanyo, mondo mi koro ginen gima ginyalo timo godo. Kata kaa gidhi giuse, kata gidhi gichamo. lakini, ma en tim maber ahinya gikeyo, mondo mi gikaw nduma gi, gineni kechgi owuok nang'o, giyudo fruits marom nade, kowuok kuom nduma ni eki

Maeki en tich mae pidho gwen kendo en tich mar pidho gwen ok kata mana gwen mag gredi kande magi gwen mopith mana e dala kendo pith gi maber ahinya, maeki en tich ma kitimo tinyalo yudo ber mang'eny ahinya, achiel inyalo uso gwendi mondo mi iyud godo pesa itim godo dwachi mangeny ahinya kaka inyalo tero godo nyithindo e skul inyalo medo godo gewen moko mondo mi iyaw ohandi kanilose mar ohala kendo gima ber moro machielo minyalo yudo en nang'o ni ka gwendi otoko tinyalo yudo tong' kendo tong' gi eki benyalo konyi, inyalo timogodo ber mang'eny ahinya inyalo weyo tong' go mondo otogi gibed gi nyithindo ka nyithinde gi eki odong'o maber to gwendi bedo mang'eny ahinya koro maeki en tich moro ma ka ngato otimo to en gi ber mang'eny ahinya inyalo chame sechemoko kiwinjo kigombo gweno inyalo yang'o gweno moro achiel mondo mi icham ogolni milumanoeko kendo pesa be onyalo mii tong' bende onyalo miyi kata gik mang'eny ahinya bende onyalo miyi ,onyalo miyi nyithindo miko ma ng'eny mag gwen ma mano medo ohandi mar gwen ka ne en mar ohala bedo maduong' ahinya.

Kaeki kwang'iye maber, en chiemo moro molos maber kendo en chiemo mar bagiya. Koro mondo mi ilos chiemo ni eki, nyaki ibed gi waru. Koro waru inyalo dhi e chiro, tinyiew waru. Kisenyiew waru tibiro gi waru dala, tipoko waru maber. Kisepoko waru, to ing'ado waru e kipande moko ma slim mawuok kaki machalo kae gi eki. Kisep poko waru ming'a ming'ado kama a, tichwako waru no eko. Kisechwake mochiek, to koro, ichwako moo moro. Kisechwako moo to ngano moro be, i runde e gimoro machalo kata kake e tin moro kama a tiketo food color e njug no eko. Koro ikaw, waru nieki maniseng'ado nieki, tinyume e ngano no mobedo food colored, basto ikete e moo, tiweye ochwakore machwakre machiny. Kosechiny, todhiwuok gimachal kama a. Koro mondo mi ichame, nyaki ibed gi tomato sauce tiole ewiye, to toto tomato sauce no kete obedo mayom, mondo mi chame obed mayom. Koro kamano e kaka inyalo loso chiemo ni eki, mondo mi icham chiemo no miluongo ni mano mar bagiya, molos mamit ahinya

Mondo mi ng'ato otim tijni eki, nyaki ikone gik madwarore, kod ng'eyo mago madwarore mondo mi otim tijni eki maber. Maeki en tich mar pur. Tich mar pur, en tich madwaro ng'eyo, kod focus moko mopogore opogore. Ka a mondo mi itim tijni maber malong'o, nyaki ibed gi tools moko mowinjore, kod ng'eyo nikech kaka wang'iyo ka a, waneno mine ariyo. Kendo achiel kumgi, oting'o gimoro machalo rek. Basto owu kunyo bugo, kendo machielo chande waneno ka, pidho gimoro e bugono. Basto kayeki be nitie pipe moro ma chal ka gima iolo negi godo pii. Koro mondo mi nga'to otim tijni eki, nyako obed ni ong'eyo ng'at mo ng'eyo tiyo gi tools gi eki machalo kake rek, ong'eyo tich kake pipe gi eki nyalo olo pii. Mago gik ma nyaka ipuonj ng'ano. Kendo nyaki ipuonj ng'ano, kaki inyal pidh gigi eki nikech gigi kipidho gi, nyaka nitie yore moko ma nyaka lu, gi spacing moko ma nyaka tim. Mago tich te ma nyaki ikon ng'ano, mondo mi ong'e. Mondo kata kipuonje ka chieng' mor odong' kende notimo tijno, totimo tich moro maber manyalo kelone keyo moko mabup, ka chieng' moro chambe go ochiek

Tijni eki e alworawa en tich ma ji ohero timo ahinya, kendo tijni nigi nengo kod sababu momiyo en gi nengo, nikech ma tich ma kitimo to en tich manyalo kelo ni yuto maber ahinya. Ka in gi nyithindo, nyithindigo nyalo somo matieki kitimo mana tijni eki nikech ka a kikawo kata mana dhiang' achiel tiuso, oromi teroni nyathi moro odhi osom e mbalariny. Koro tijni eki ji ohere nikech tijni eki be miyi gik mopogore opogore, nikech sami pidho dhoggi eki in inyalo bedo ni in imadho chaye pile ka pile kendo mana cha chak moted mopoto maber. Kendo dhogi kanyuolore, to medi dongruok, kendo chiachi bedo mang'eny, dongruok ni chiache ji kobedo mang'eny mano tiende nang'o, mwandu mari bende medorew. Koro mano emomiyo tijni eki e alworawa kae ji ohero nikech ma a tij andika tinde tin, koro ji ka otimo tijegi eki, to gi make sure nang'o, ngimagi oberore kendo nyithindgi somo maber, chiemo maber, rwakruok bende girwakre maber. Ot moro be inyalo gero odi moro maber mana kokalo e tijni eki mar pidho chiaye, dhok mopidh maber ahinya.